Ropinik chekitile kotiengee benkit neboisien ak rapisiek chendoi benki, Benkisiek alak komotile kii kwalak kotile rapisiek kotiengee kele kende siling ata.

Toos tukun achon chekemokyinge sanyor loan inoton, ak ko loan inii koboishoitono, kikuyoitono iyeet nenywan anan interest koune, amakyinike biik ata chetelelwon asanyor loan inoton, toos mii kii nenyun netot okoite sikotelelchi loan inoton, loan inii kotekeni kobure kasarta netian sikinam keyachan.

Musoknotet ab tuguk che chang anan kasisiek che chang eng serkalit ko Ki konyumnyum boishietab ak kobos kora saisiek cheboishien chito inyoru tuguuk eng serkali, ngoto kemoche chito inyoru Kipandet anan ko chomchinet ab ketisietab garit, imuche inyorchi oldaagenge meiwendi ipongoni lain eng ofis iwendi kityok olda agenge oleimuche iaplaenen inyorru services ichoto ,ngoto kemoche chito kora kit neu Police certificate imuche inyorchi yoton ak kikonyumnyum kasit missing muswoknotet nitok.

Inoni ko koborunetab rabisiek cheimuchi inyoru en kompunit Nebo Tala, rabishek chekimuche kenyor KO elipu sosom ak smoke bogol somok ak konoom. En ireyu kora kibore kele rabinichu kotinyoru kemokyingei en tarikit tiptem ak loo arawetab Taman ak oeng. En yu kiborun kora kele ngot imwaite imwochi chito Ake akobo tala imuche inyoru silingisiek bokol mut. Ireu kora koboru akobo kimnotet netinye tala, iboru kole tala ko kompunit neimuche inyorunen loan en haraka, Ko kompunit nenyone missing kotoreti bik chechang

Inonii ko koborunetab kibakeng'e nemiten kapkasi, bokomonut keyai kasit en kibakeng'e en kapkasi, ng'eyai kasit kenyoru okot kelchinet neoo ak koyookse kora kasit neoo saiti kosir yoon kayai chito akeng'e, ing'eyai kasit en kibakeng'e kokonu okot kimnotet ketesta ak kokochin chito akee boiboindo koyai kasiniton akoo kinyoru kelchin neoo saiti kosir yoon kayai chito akeng'e kasit nemoboiboenchi ak ko nekayai ineken.

Inoni ko kocherunetab rabishek en benki en mashinit nekikuren ATM, en ireyu komiten kamet akeng'e nekotelel en elenekit ak ATM koborchin kee konde kasinyin oriit sikomuch kobwa rabinik, ATM ko kikoyai konyumnyumit kocherunetab rabishek en saishek tibtem ak ang'wan en betut, niton imuche icheru rabishek sait aketukul nekemach komuch ko niton kokikokochi biik koik roisi kotoret biik en sait aketukul nekenyoru komonut imuche iwee kitiok ATM ak icheru rabishekuk en account nebo benkit neng'ung'et, ATM ko kikotoret biik.

Ofisitab huduma mamba kikotoret bik en boisionikab serkalit chekitam koloen, cheu kenyor satifiket Nebo sikisiet anan ko nambait ab kipandet, KO kokoiik Roisi missing ngamun kikoit huduma mamba, ofisisiek chebo huduma namba kokotoreet bik missing konyor tuguk chuton kimonkenyoru Keny en nyumyumindo. Ofisisiek chuton Ko kokoik Roisi ngamun nekit en biik, mitten olibo gaa ako yaatat en saisiek nekit tugul en betusiek tugul. Kokoon toretet neo missing, rabisiek kora chekitamkeliponi chechang sinyoru tuguchuton komokeliponi kinkoit ofisitab huduma

En ireyu ko simoit nebo neut yoto eleboru elekiyoen mung'aretab rabishek elee kikuren forex market, en yuu koboru akobo eletesetai eletesototai biashara nebo rabishek kelee kioldo siling'ata rabishekab Kenya ng'e keren rabishekab United State of America, ireyuu imuche iboishen yuton imwaa ilee ainon newendi barak beinyin ak inyoru kora rabishek en yutet.

inoni ko panganetab serkali, nebongoni serkalit asikotoret bik koliponyii book rabisiekab yon kaapakinyain eng sibitali che kikureen SHA, eng kerenyun I ko Niton komo komonut ngamun biik chechang koboishien rabishek ngoba biik chechwak anan KO chetupcho ngwo komioso komoishie rabinik chechang koyomiten SHA, kotoretech koliponuech rabinik chekotokioldoi Malik gaa kou tugaa ak mbaret komuche kolipanun Sha rabishek ab sipitalii. Bo komonut nitok missing

Muswongnotet ab kasari, ko kikonyumnyumit boisionik chebo serikali, cheu ketil kibandet, ketil kibandet nebo siket, anan kenyor passport, niton ko kikonyumnyumit mising ngamun Maiibe sait iwe ofisiiek chebo serikali, iwendi kityok computer negung ii, iwe ak ibei nyoru, boisioni chotok, iwendi kityok ak ichut ole kikuren e citizen ii, ole boisien serikali ko konunen boisioni chotok, nyumnyum kot mising ingegerto kou ole ki koboisien, kou ole kiyoche iwe chito kotor ii ititeti ofisit ab serikali sinyoru ketoretin eng yotet, lakini inguni ko makonyolu itewe, iwendi kityok simoit ngung inyorchiken kibandet anan ko passport.

Inoni ko kit neiboruu beishiekab tuguuk che kakial en elekioldoishien. Kit agenge netokuu en yu ko beitab mwaita nekokile siling elifut agenge, bogol sisit ak artam ak sisiit. Kit age netoguu en yuh kobeitab kiloit agenge Nebo chumbiik nekokile kioldo siling sosom. En Yuh kora komiten tuguk chekekuren tomato SOS nekokile kioldo silingisiek themanini ak mut, miten kora beitab sobunit nekokile kioldo silingisiek bogol agenge ak arobaini ak sisit, en yu kora komiten tuguk Che keyee chekebore drinking chocolate chekokile silingisiek Bogol agenge ak Taman. Miten kora kit nekekureen aquafresh nekioldo bogol agenge ak tibtem.

en ireyu komiten ofisaek choton cheribe kalyet, cheechen ,ing'eger en bichai ni koboru kole ofisaek chu kong'ololdos kong'ololjin bik, bichuton kotoretech en ripset ab kalyet nepo emet, icheget, chegere kole kimi en kalyet en sait agetugul.

Lipanet ab rabisiek chebo sukul keboisien e citizen, ko Wendi kotoreti sigik eng oratinuek che yechen, netai, ko eku rahisi eng lipanet nebo sigik ngamun bendi kityok sigik ko boisien simoit, ak kolipan rabisiek, nebo aeng kotoreti kora sigik konai ole boisioito rabisiek kwak che kaliban ak ko nyoru kit nekikuren accountability, nebo somok kotoreti kora serikali konai kole boisien sukulishek rabisiek chetyan and kasarta netyan, Wendi kotoreti serikali lipana niton, koimutik che imuche kenyor inge lipanen rabisiek e citizen ko mara sait ake ko chang bik che liponi ii, anan ko maboisie lipanet ab mpesa komara ko kaimutiet ne imuche kenyor.

Eng pichait nii kekere neki prime minister ne Kikomuny ne kikuren Raila odinga ak kandoindet ab emet ab Kenya, ne kikuren William ruto, pichuto aeng Ii ko kakatke, Ako ole kakiborundo,, koborun ko biik che ka boboekitun, kakatani kakatken neki prime minister ak president nebo Kenya, Kobo kamonut mising amun eng kasarta nekoi ko bichu ko kikeker ko bik chemo ikuitosken lakini ngokaten koboru kit nemnyee, iboru kole mi kalyet emet ii, ako iboru kole Wendi kotese tai maendeleo, ma kobire Kee bik ii ako make nyoru boryet neoo, enn taa.

kasini ko kasitab konyoisetab bikab emet, boishoni konyolu ingen Ile kerichek achon che nyoe miondo ainon. Nyolu iwe sugul I,isomonchi ngalekab kerichek asi inyoru kakuyetab kerichechoton. Ngamun kerichek alak tugul konyoe kebeberwek cheterter en borto. Tuguk chemokyinige sitergee komanamin mionwogik chiton ko kou karik chekiteren eunek, che kiteren serunik. ak chekiteren borto oldatugul sikomakinamden miowogik choton

Inoni ko ngwot nelel ne kikuren prokole, konorenyin ii, komoje ole machang bek, moche choket ole komi bek, ole kayam ii kimuje kekonoren yoton, ngwondoni ingonyorke ak bek ii komuche koyait anan konun, noton amune ASI komoche kinde ole kayam ako ole kowe barak kiten

Kiboisien bushek choto chepo nganuk elekinomto kechule busiek akinde sukaruk, kinde chumbik akiyomo ak beek ana ko cheko kotienge elekemakte akekorokan any tugul kityo kepakach nekit takikosiek nekit sosom asikinam any kora ketilatil en tilrnyi itile chemengech chemengech akimilde akichen prampenit ipel prampenito kolal kabisa akinam any imilde en parak yekaimilde konome kowole kalait kouwon koik brown koboru kele kokochopok chapati chekuk.

Inoni kopandek chekakibel ako chopenyin komo kele moche kazit neo ana moche tukuk che chang sikechop ole kichoptoo pandek kii kependii kityok imbar ibut pandiat nengargar netom kokong missing ak ibal kosto gee sokek chiik chepo pandiat yekaibal anch hii ilal maat kapsaa konam ngetetyot nekobiririt komie nemolole missing imuche okot icheng sikengei indeparak en maa ak itereki pandek chukan ak inam ibel, ikere ile moloch missing yekakobore kokorurii iweki komosin ingoo ak ibel ak inee kotor kochopo tuukul, konoton ole kepeldoo pandiat.

Ole kioploendi police clearance certificate kou ni, iwendi kityok musoknotet ab kasari nebo e citizen ichute internet , icheng' olekakisir kole e citizen, icreaten ana ichop account neng'ung'. Yeityo, ichut orit ana iyai chekipore log in. Yeimiten orit yoton , iwee olekipore directorate of criminal investigation akiapliaen certificate nengung nebo police clearance. Kopore itore ioploeni, iwe any ole kiliponen akiyai lipaneng'ung' ipoisien mpesa ana ko Airtel money. Akegetugul negecham en yon. Ngopore itore iliponi , kemwoun kelein igany kasarta netiai asinyoru certificate nengung nebo police clearance.

Inoni ko pichaitab look cheyesyot kotunisiet ab logok nekokichokchii look chetomo koit kenyisiek che nyolunotin

Inoni ko kokoitoetab tekisto neletunen neikoito noton nekii president number somok Mwai Kibaki kokochin nekii president namba oeng Daniel Arab Moi noton nemiten kitokit nekokoru.

Inoni ko kokoitoet ab computaisiek chebo kasari, kikochin lagok chemeng'ech chebo sugul. Bo komonut kasini ng'amun, ing'onai lakwet koboisien computer kotagoming'in, kogochin okiilit nyin kogimit akonai tuguk chechang' akobo musoknotet ab kasari. Wendi lakwanatok koguitos tuguk chechang' komuch akot kotech agine computaisiek alak akomuch kotakotesenda musoknotet notok nebo kasari. Ngonai lakwet computer akokuyo mising komuche okot kowal tuguk chechang' akomuch kotai kasit newo en sait negiten.

Ireyu kokayoet ab tuguk che kiome che terte en saparit agenge, en ireu komiten ingwek che nyolilen, miten banyek I ,miten muchelek I,miten sutek, mitten biasinik che kakityonytyony I,mi ngendek ak komi kora sutek cheter chebo bendoo, iboru kole en yu komoche sikwomiss bik chechang ak kwome tuguk che terter cheimuche kotoret borwekchwak.

Pichaini koboru koot noton nebo KCC elekiolen chekoo, koito koboru kelee kimoche sikeyat ak ko takoimpya, tukuk chenyokeyoe koito ko kwal cheko cheyobu temik ak konam koyai chekibore value addition, konam konde chekoo baketishek ak kochob oot alak koik yoghurt.

Inoni kokwanyetab kimyet kinetai yon kikwonye kokiyo beek torkololyo kabisa yekachumukan beek inde bushek ak inam ikwanykwany kabisa kotor konamak kimyet yenamak ii iteilolchi maat kabisa tor kokakouit inam any imolu ak iyomishe.

Koroi ton ko kosetit noto nebo kila. En kosetini omoche okere ng'alek ab biashara ana munga'aret , oker tuguk chegimuche keyi asikopiit rapisiek ak oker kora, tuguk cheyoe piik alak chemuche kotoret piik ak cheimuche kogo rapisiek. Amoche oker ole nee netot kinde rapisiek asikowek kora rapisiek chechang' mising

Ofisisiekab chepo huduma keyote en sait aeng nepo subuhi akeker en sai taman akakenge nepo lang'at, ofisisiechuto koyototin en emet komukul kou noto koboisie en saisiek chenekit sogol.

Miondo nenome nyanyik en koroni soiti kobebo kutik, kutichoto ko chenome metitab nyanyat ing'obore kokoet kokomoje kotabten, kutichuton kimuche kekirinda yaan kokiboishen kerichek choton chekiole en agrovet kebite nyanyik kosto kutichoton.

Boishet agenge neboishien musoknotetab kasari konebo nyorunetab passport yon imoche iwe emetage. Nyorunetab passport ko kimach koik koimutyet eng keny amun kiyoche iwe ibemin lain eng ofisisiek chebo embassy en elemoche inyorchi passport. Nguni kokinde muswoknotetab kasari ko kokoik Roisin, koimuch iyaay kityok eng gaa, ak malasima iwe ofisisiek choton. Itieme kityok iboishie simoit ak inyorchige passport imiten gaa. Niton kotoreti komeboishien rabinik chechang iwendoti

kimuche keba kokwet akinet biik akobo simoisiek kinet oleboisioito olekimuchi keboisioito agot ole kimuchi kenyorundo simoit. Kiit ne taa kimuchi koai telcom kokoip simosiek che rahisi cheimuchi koaljigei chitugul asikonaam anykoboisie. Yache kora telcom komut biik chenyeko toretishei eng kokwatinwek cheuchotok imuchi kobwa biik chenyiko registanoti lainisieki akotoret kora biik ole kindoitoi tugun cheu creditv anaat ole kiyoktoito rapisiek eng simoit ak ole kipirtoito simoit.

Ng'omnotet nekimokyingee en ireyu ko ng'omnotet nepo sitimet ak wainik, karik chemokyinige ko kou karik chepo metit ak chepo eunek choton cheripin asiyon keput komeumiani mising.

Tiongikab timin komuchei kokon asenet neo eng kabatik, notok amune yochei serikali kogeer kole tiongik chebo timin ko kakikerchin ole loo ak imbaaronikab temiik. Tiongikab timin komuchei koipu asenet neo ngepakach konyoko pendat komuchi inyokwaam minutik cheu bandek anan akot kou ngendek ngot kepakach komakiriip. Nyolu kogeer serikali kole tiongik chebo timin kokakikerchi ole ter, ole kakingot akende akot ngotwetab sitimet simaimuch icheket komang ako kokon asenet neo mising.

Oret ageng'e nekimuche keripen tiong'ik chepo timin ama kigoten ana kopar piik ko kinet piik akobo umuhimu nebo tiongichuton chepo timin. Kiit nebo komonut ko kokuyo piik kole tiong'ichuton , kotinye maana akichek. Ako tiong'ik chenyolu kerip asikotakosopcho koik keny. Oret age ko kimut tiong'ik chuton komarupkei ak piik sitin komapar piik. Kimuch kinde ole mii tiong'ik alak ii asikomuch agichek koripok.

Inoni ko kagoitoetab tuguk che kiboisien en musugnatetab kasari choton ko che kiguren computer. Ireyu ko kigachin lsgokab sugul, komiten ak sigilkwai ak mwalimuek. Boisioni kobo kamanut ngamun yenai lagok kobaisien tuguchuton bo musongnatetab kasari, komuche oot koyatak metowekwak mising ak kongamegitun ak konaiot olekiyaito kasit neo keboisien saisiek che tuten ago kaiyai kasit neo mising. Computer komuche kotoret lagok konetke tuguk che chang. Imuche konai ogot koboisien mashinisie chuton asigoyaiot tuguk chechang en soma nenywan.

Achame saparishek chebo lang'at. Ngunon achame neng'etei kong'etei saa moja agoi asubuhi sait taman agenge. Ane kwochito nochame awendot eng' kemoo, amu kemoo ko saishek chemeng'ete ngiwendi eng' garit.

Inoni ko koborunetab kasitab kibagenge, nekikuren SDDA, kasinywan ko kokimiit biik, kotuiyo biik ak koriib kora bichoton, Niton kakiboor eng pichainik cheiboru kole SDDA KO kasisyechwak cheyoe kocheuchoton

Ireyu ko kaborunetab sukul anan elikinetishe. Konetishanitok keboisie camera anan tuguk chebo kasari chekililishen. Enire yu komi chito netinye computer neiboru kole chito neinetishe anan mwalimu kelile keboisie camera asigomuch koger biik eng' olda age. Ireyu koboisie musong'nateteab kasari konet biik chemi elelo sigomuch agichek konyorchinen kelchin ng'omnotetab mwalimu initok. Kanetishoni kogo kogonaak eng' kasari engamun biik eleo komagobendi sukul agobendi kityo musong'notetab kasari keguren Youtube agomuch konetkei chito tuguk chegamache.

Koimutik chenyoru temik en oli kotiengee, nyorunetab kwesek anan KO kotoltolwek choto chebo mbar ko loindo ele kioldoen tuguk chuton. Inyoru Ile biik chechang konyolu koba oleloo asibakonyorchige keswekchuton. Kitage netabuu KO beishakab katoltoloishiek chuton beishechu komi barak missing amun machang biik che oldoo. biik cheoldo tuguchuton kotuten akomuche konde beishekwak barak koyumyondos temik ngamun en niton

Maboishe benkisiek chemengech saisiek tugul. Boisie kityo kongete saa mbili nebo subui agoi sait taman ak agenge en langat benkisiek chutok komaimuch kotoret biik chemitei olelo. Kiit ne kimuchi keai sikotako bois benkisiekchu ko kebaisie kiit ne kikure mobile banking. Ndoimuch konam koboisien kelipanen simoit anan konde services chechwak simoit ole imuche inyorchi komuchi kotoret benkisiek chuton kotako echekitu akotiko sich customaek chechang kotako en yotok.

Simoit nenyun komaimuchi kochut internet, ago kasome toretet ale, ketoreton asiamuch agane anyorchigei tuguk che tesetai eng' internet. So kasome imwoiwon ile tot ayai ne asiamuch awekyigei achut kora internet.

Inoni ko kanetishet nebo ele kiboishoto printer anan ko mashinit negiboisien ngeaen photocopy. En yu konyolu kineet chito, kiborchi ole kiboisioitoi mashinini ele nyolu ichil asigobiit iyai photocopy. Nyolu gora kiborchi chito ele kichile asiicheru copies cheimokchinigei. Nyolu agot kiborchi gora chito ele kiyoitoi repair koroitok ana ole ki kimuchiot kinamda yon koesio kobois . Koroi konyalu iguiye kiit age tugul neteseta asimuch iboisien amun memu meboisien yo tomo igiuiye missing.

Iwendi kityok musoknotetab kasari, akiwe itur kiit nekikuren eCitizen, yebore keit yoton ii, ichut orit ana iyai che kibore login, ye kaiit yoton ii, iwe icheng kainetab lakwengung, ak iwe imach iyai tukuk che kibore edit akiwal kainet iaplian kora, ichopchi indechi kainet ne moche, akiyokte application nengung ak ikany kewal.

Logoiwek chekobo raa kogatinye kibeberyat nebo siasa. Eng' ng'alech choton kong'alalen kiit negomwa kandoik chebo siasa.

Arowek chebo temisiet eng' koroni kotiengei ele kanyonundo robta eng' kenyit. Arowek chetinye robta ko arowek choton cheboisie temik kominso asikobit konyor rurutik chechang' ana chemiten eng' chong'indo. Temik chechang koganye robta konyo mara yon iname kenyit, anan ko eng' kwenetab kenyit. Yoton ii eli nyoru robta neo, ago yoton ii ele nyorchin kelnjin neo konyor beek tuguuk che kagimin asigoruryo eng' chong'indo.

ATM ko tokomiten eng benkisiek chechang eng inguni, ATM kotoretii yon kagegeer benkii ako mokonyoru biik kocher rabisiek chekomoche, KO yon mitten atm komuch kocher chito saitagetugul akot indo kemoi